Keitishipisho ana siai amu kore tunu ntumia nkaari naa isooyo na iloo aitokii ng'oji nalakwa nintumia aitokii shiling'ini kunii. Kore sii aitokii nkaai bayi naitishipisho tana sia kenaap nkaari msigoo le ltung'ani loata duake lkitook olkinii. Kore aitokii nkaai kekunii shiiling'ini nilaak nkaari alang' duake nkulee otei nidiim ltung'ani aitumia eloito ng'oji etuaa lpikipiki etua duake nkulee means entokii e kusafirishaji. Kore aitokii nkaai bayi naa kore matatu keeya ltung'ana kumook ta nkaatai naboo.

Kore ng'eno naiyari pii eyataa tana siai naa puu loo duake ltung'ani sukuul aiyaa ng'eno naipiritaa nchaatare o nkajijik. Kore sii nkaai keiyeri pii etaa masaa naitumiari ng'amataa nashetii nkajijik. Keiyari peetaa kore aitokii niaas kuloo kasin te ng'amata natuoi aitomook, aitomook koon pii iyeloo tana sii puu utuum ng'eno niasie ele lkasi.

Kore entoki nagira aasayu tene, naa kelio ajo mukutana eata iltung'ana tene, amu keipang'aki sii ilorikan, neipang'aki sii aitoki imesai, netipikaki enkare, kia wueji nawuenie oltung'ani, aiteleki inkeper emesa. Kore oshi oleng' oleng' naa iltung'ana le sirkali, tanaa sii iltung'ana otii sii ilkasin, toonkampunini napashpasha, netumo duake ninche te wueji natiu anaa ena, nemetiki kelele otum ninche, peetum ninche atam ilomon lenche tenebo.

Kore, kore tene naa ldiaa loinyetaa ndaa keileo ajoo keishooki ale ldiaa ta sahani enye lopeny'. Kore ana bayi naa kera netipaat amu keisaidia ldiaa ailepunye biotisho enye, neitokii aitokii ariip nkaang' tana duake ntokii natii neriip shii aitokii nkuarie.

Kadamu tanadol ena siai ltung'ana loitumia shii mkokoteni anaapie mzigo lenchee anyaa ng'ojitin naapashpasha, aa kore oleng' oleng' keitumia ltung'ana loes lkasin to sokoni mkokoteni aanapie mzigo lenchee ayaa ng'ojii enchee neashie shii lenchee lkasin. Kore aitokii nkaai tokii nadamu tanadol ana naa kore shii mkokoteni naa kenapeeki nkaare tonopoi aaoku. Eetai ltung'ana loinyang'u nkaare te ilcherigani naa keitamanari to mkokoteni.

Ore mbae nagira asaa tene naa watalii otii egari lotii ninje park ore oshi irmzungu otii nkwapii napashipasha naa kepuonu oshi Kenya tenaa sii nkulie kantrini apuo adol ng'uesi napashipasha nemetii enkop enye etua ena olntome etui ena orng'atuny onkulie ng'uesi kumok amu ore gari naijio Kuna naa garin eutalii kepuonu sii atum ninje adol culture ai oltung'ani opashipasha tee country naaje nayieu ake ninje

Ore entoki nagira asaa tene naa oltung'ani Tena sii olaranyani loosinkoliotin loo pashipapasha kelio Ajo ketaa ninye sipika netaa sii giita kelio sii ninye Ajo keeta eng'eno naipirta eranyare amu keeta masaa eranyare etua enaa giita naa kelio Ajo iltung'ana eranyitaa tenaa aitiship tee wueji neje

Kore mbaa nayeeri neas ltung'ani tang'araki ana sia naa poo otuur lchambaa lenye nepiik mbolea neyaaya mbeguu e lnyanya nara supaat. Nouun apiik nasarii nepiik neuun mbeguu enye nepiik nkaare kila nkolong' tanake motubuluu. Kore poo obuluu neseshaa ltung'ani apiik lchambaa auun aitibiraki. Kore sii puu uun niramaat apiik nkiek ta mbaata potuum aibung'aii atubuluu aitibiraki nenaap sii ilng'anaiyo. Keishakino sii puu oosh ldewa nintaai sii ndeeti tana nkaitubuluu nkunini poo otuum lkeeni linoo le lnyanya atubuluu aitibiraki. Keyeeri sii neiyaa ltung'ani fertilizer taa neitokii aitokii aiyea ldewa lo lkurui pee ibooyo.

Keishakino pii iramaat lkiek linono le lnyanya te lchambaa apiik nkiek te mbaata tana sii usii lo lkuniani poo otuum lnyanyi atobuluu aibung'ai ,amu kenana shii lnyanya lkiek le lnyanya naa keiyeu ntokii naibung'aa. Nintaii sii ndeete poo otuum aishoo mbaash lkenii le lnyanya motubuluu aitibiraki. Kore sii nkaii entaii, kore sii nkaii niosh sii ldewa loo lkurui nipiik nkaare kila mpaari naitoshaa.

Kore ntokii nagira asayuu tene naa ltung'ani lomirisho. Keileo ajoo kemiritaa kuna simui nkunini naashilekii duake mofii tana sii sing'olotin. Keleo ajoo ketipaa abaki ninye head phones nkinyaa eshilitaa sing'olotin lenyana.

Kore tene naa ketii lkitaari netii sii ltamoyiai laanyitaa matibabu keleo sii ajoo keeta lkitaari lomoon tana sii lomoon le ng'oji neaa ale ale ltamoyiai apiik kompyuta poo otuum aishoo ninye matibabu enye.

Kera ana bayi netipaat pee easi amu keisadia ltung'ana le sirikali meteiyeloki mbaa naimarita ninchee ta atua lkasin lenchee lopaaspasha atua duake lmushahara lenchee o nkulee haki enchee duake nemeetabarita sirikali. Keretuu sii ninchee metodoli lkasi lenchee ajoo le maana.